Ee kaidim atolimu ajo kainyoo nagira aasa tene. Ore embaye e dukuya nagira aasa tene, adolita taadoi, ilmatunda otuunoki ooto taadei, eton eikonji ilkulie ajonijon, kake adolita ilkulie ajo ketaa epuoita aoku. Neaku, adolita ajo esiai olchambai nagira aasa tene. Ore tenilo atum tenakata ilchambai ouno kulo matunda, naa keitodolu ajo ilchambai lelo, otuuno iloopeny, neitobir, nenyok aapuo aabukoki inkariak, peyie etumoki naa ashomoita atekees ilchambai lenye, adolita sii toi ajo, etii taa toi lootok, ataa kewoi ake aitayu apuo aamkir, nepuo toi iltung'ana apuo amir te sokoni, ilo ake alo aitayu ilooto nilo ake amir te sokoni, nilop toi atum iropiani, nibol biashara ino, nilo toi aigil aendelea te maisha, nilo doi aboloki ninye kewan biashara, nilaakinye inkera sukuul, nepuo toi siininche inkera apuo aanya, enchoto, nitumoki naa ashomo naa atodua naa esidano olchamba.